So netai oret ne ngalalen kiprutainik ak ketiik ab kariit yaan machei kolupaan rapisheek che yachei kolupaan kotomaah ichuut kariit miten che laangsiin miten che mwaun beit yachei ongalal ak ndereva anan beit notoon ne yachei ilupaan olaan Mii ole wendii ako kotomah kora ilaany kariit ii komiteen karasiik nekikisir ak kemaljii kurgat ii ko notoon eeh koburu beit anan iboruu rapisheek che tor ilupaan baadae ii ako en yotoon kora komelaany kariit ko yachei ongalal ak ndereva komwauun kole yachei ilupaan beit anan yachei ilupaan siling ata.

Teknolojia eng gaa ko kokotes tukuk che chang kot mising netai ko kokotes anan kokoyai koek raisi olekilipanda rapishek makolasima iipote rapishek en eut imuche ilipan rapishek kopun simoit makolasima kora iwe akoi tuket yo mikit nemoche imuche iboishen simoit icheny tukuk chemoche akye kerisich tukuk choton i ordaren anan iyokte ngoliot netinye tukuchoto chemoche ako komabek saishek chechang keibun tukuk choton ikere ile komalasima iit tuket.

Kamuratanet koibu tukuk chechang kot mising kotienkei mieindap borto ak noiyet en biik anan en kabiloshek netai ko yon kakimuratanis anan yon kakiyatita laak eng kabiloshek che chang ko miten sheree anan miten komonutiet nekureke biik cheyekobure kibakenge koboibochi anan akotienji lakwet akokochi zawadi che ter ter kongeten blanketit akoi tukuk che chang ako chuton koyoe biik komengis eng mieindo ako kora koyoe biik konoiyo kobun kamuratanet.

Netai kiit nekiwal etunotet ap taonishek ak ateposhek anan chekiwal ateposhek ap taonishek ko biik ngobua biik chebunu komoswek che loen kobuone ak tabieshek kwach ana bwone kouu anyokobur kou ele kikinetita eng gaa akoniton ko yekakonyorkei biik che chang anan yekakonyorgei biik chuton en taonishek chuton konoitos akonap koyai tukuk cheyoei ngo anan tukuk cheyoei chito ngo nemabo kutit akenge ake ko mung'aroshek ngobua biik anyokoaldois eng mung'aroshek ko ele ngololdoi ko noton ana mung'aroshek kora chewole ateposhek ak etunotet ap taonishek.

Kit netai ne yoche keyai ko kimuche kemin bandek en kasarta yon mowo ropta ago ye kogebut minutik anan ye kogebut bandechoton kenam ak kemaa, ya kagemaa kinde chogoshek anan kochop serkalit chogoseik che kikonoren bandek choton che kogibute. Ikonor choton ko koron komoseretosbiik cheome. Ma bandek ichegen kobaten agot minutik ko ye kagekonor ko motin kobir ropta anan roptab let ye korobon komoseretos biik amitwogik.

Netai kimuche konetik konet lakok kobun ortinwek che chang kou komochei koboishen laptops anan teknolojia nebo kasari koborchi kiit nenyolu keyai amun ui sikeutien ako kora ko oo kokuyet en kiit nikakiker kiyoe kobun YouTube niton kotoreti kot mising laak konam kiit nikakinet akocharipon akichek yekakoit kaa ako kora koui asikoutie kiit nikakerei nekakinet kobun keret ap kasari anan kobun laptops ak simoishek eng YouTube

Eng kot ap boror nekiriben tiong'ik en Nairobi komiten tiong'ik cheu ng'etung'do, ng'etung'do ko kikikose kora eng chepkeris kebar anan kikikose en otindonik chekitam kemwowech lekinye akot atindonik chetokemwoe nguni nebo oeng komiten moset, moset kokimiten kora eng otindonik ap keny akomiten kora eng otindonik chekimwochin lakok anan chemwochinge lakok en kasari nebo somok komiten Beloit, Beliot kokikimwowech kora en otindonik ana otindonik chekibo keny chekitam kekose.

Kanetishet Nebo bik en clasishek ko kinete en oratinwek chechang imuche Kinet logok akoba tuguk cheyache koyae asikomyeit borta anan komyeit chamet ab gei koburto akokoraa ko kanetishet ab sang anan ko p ekomakinetenblogok kiwancha anan kineten lagok bee ako kanetishoniton kinetito olekichuldo gei anan kinete koyai masoesi agenge anan kwaeng anan ko somok niton ko chule banyek ab borta akokibeni fit koraa borwek ab logok amun kakolubchaso ako koraa kokoit mwalimuek chekisomanchi tetutyet niton konoton netareti olekisomondi en somanet ab bik

Ko oret netai neamuche aboishe anan neamuchen aboishe aletaen lokoiwek ko amuche akur anan amuche aboishe muswongnotet ap kasari noton kekure google meeting neamuche ayum biik chekiyoei tugul kasit biik cheyoche koitchi lokoiwek chuton anan ng'alek chuton akomwochi icheket kobun google meeting niton koyookset safarit akenge niton kiribe sait akoniton koyoe biik che chang anan biik tugul chekait chekachut google meeting noton konyor lokoiwek choton chekoyochei keleta ako kora amuche aboishen postas anan amuche aboishen ayokto message kobun simoit ayokchi chitugul.

Isabu kimuche kinet ing ortinwek che chang kot mising netai kimuche kinet isabu kobun muswongnotet ap kasari kou YouTube niton koboru step by step olekiyoitoi isabu anan iboru kongeten akenge akoi oret ingo ole kiyoitoi isabuk ako kora kemuche keboishen ketik anan tukuk chekikere eng kila betut kou karishek anan kou pikipikishek anan kou sanishek keboishen kou koitet ap tukuk ko niton kotoreti laak konam kiit nikakineten niton kekuren visual representation of solving mathematics.

Netai komuchei korip chito ropishek chi anan yoche koker kole kakonor ropishek chi komie amun kikere eng komoswek che chang ako niton ko imuch koyai kechoren ropisiek anan imuch niton yeker biik che chang rapishek choton komuch karon konyokochor yochei keboishe muswongnotet ap kasari yon iboishe ropishek niton kotoreti tukuk chechang kot mising toretin komatkechorenen ropinik akotoretin kora iiku save simasipaten chorik muswongnotet noton nengalalen ko kou boishet ap benki ak kadishek.

Netai asikisto terchinet anan asikisto terchinet ap ngalalet ko kimuchei kesir chito neingen kongalal lukait noton nebo olindet nekamochei ketoret ko kor komuchei kokas kiit nekamochei olindo noton akowol inendet chichito kakisir nengololi lukait akenge komwa kole ne kiit nemochei yekanai ale ne kit nemochei amuche aldechi anan amuche akochi koyoto nemoche niton kotoreti ana istoi uindap terchinet ap ngalalet ako kora ko kor ko chichito kotoreti koborchin olekiboishoitoi muswongnotet nebo kasari.

Oleoiptoi anan oleoteptoi toretet yo mii koimutiet eng simoit nyun komi nambait nekikisir neimuche ipirte imuche ibirte akimwaiten koimutiet netinye anan netindoi simoit ng'ung' ko yekeimwochi biichoton koicheket chetoretin anan icheket cheyoei chekonin toretet ako kora yekerimwochi icheket koimutioniton ko icheket cheibe kotkotwoi koimutio noton kinyoru toretet ing chokchinet kora ko mi nambait kora ne isertai ng'alek tuten kotienkei ak koimutiet netinye akinyoru toretet kobun yoto.

Asome toretet amun simoit nyun kotinye koimutiet ako kaker anyo nyaporwok ana asom toretet oiste koimutio notok simoit nyu ko slow anan esio kochut soet ako mongen ale kotwa nee kinome oino akoi nguni konande kochut soet kowendi mutio anan machute soet toma anai ale me kiit neyaa tos anyoru toretet kobun akwek anan tos mi chito netot oyokton ipanyor asikokonon toretet anan kosto koimutionitok netinyei simoini.

Oganicsiek koyoe kiit nebo maana kot mising eng komostap minset netai koweku rotuba ana weku fertility nebo mbaret yekakowek fertility nebo mbaret kongemin bandek korutu bandek ako rurio eng chong'indo mau yo makiteshi okanik okanik kotoreti eng ng'alek ap konde barak ph nebo ng'ung'unyek niton kotoreti ruret ap minutik kong'ete ng'endek bandek nganok ak tukun chechang niton kotoreti kesich omitwokik che chang kot mising ako toreti kora temindet konyor faida neo kot mising.

Netai ko kigilokin lagok kiit noton ne kigikuren maskit, maskit ko kitoreti kogirinda kutiet ab taman ak sogol, niton ko kiripe loagok chetindo kutiet ab taman ak sogol ak chematinye komatkoyoshige ko yon mokiyoshi ge anan yon mong'ololchin kogarikin kotindo maskit ko monome kutiet ab taman ak sogol age ko kigitinye sanitizers che kigo kinde sugul. Sanitizers ichuton ko kitoreti en kaunet ab eut ak kosteet ab kutiet ab taman ak sogol en eut anan en borto simenamdege kuitie noton nebo taman ak sogol.

Ole kimukto kerib kipagenge en konetisoshek en sugul ko netai: kimuche kechop muchesoshek cheu mbirit anan biret ba mbiret nebo keldo football. Football matches che kiguren friendly just matches with pupils anan bire mbiret konetik en wanafunzi anan en kipsomaninik ko niton ko ibu kipagenge nebo mwalimuek ama ma mwalimuek ichegen kobaten koboto kipsomaninik ko niton koibu kipagenge nebo sugul mzima